Tipo ni tangonwa jal man e puothe, puothe o pidhe alot mar dek kendo puothe ni gi chiemo mar niang yiende bende o pidho ka ingiyo gi e toke chien kucha puodho ni odoye maler kendo en gi buya matin e dier alot gi e ki

Pith mar diek itimo kod jopur matindo tindo. Diek igeronegi udi ma gidake kendo kuonde ma ginyalo nyuole. Diek ilosonegi ute moting'ore mamalo mondo kik gibed e ng'ich ainya, kendo diek mathoth igero negi kar chiemo. Chiemb diek imanyo kendo igolo negi e bunge, it yiende mopogore opogore mikelo negi kuonde magi dake. Jopur mathoth ogero kendo ok yie ne diek mag gi wuoth e puothe mopogore opogore ka gimanyo chiemo, kendo iritogi maber kod wuonegi.

Pith mar gwen mag dala kaka gwen, gweno, atudo kod kata mbuta en tich matek ahinya. Nengoni omedore ahinya kaluwore kod manyo mar yath mithiedho gi godo . kendo wan kod menyo mar chiemo margi. Gwengi dwaro arita maber kendo aluora maonge tuoche masieko seche duto. Gwen gi ipidho kendo nyalo dak e alwora achiel.

Tijni dwaro ni japur obed obed gi gloves mirwako e lwedo, mondo kik oyud tuoche. Kendo, rombo be nyaka luok maler gi pii kendo gi sabunde mowinjore. Makas mitiyogo e ng'ado yier rombo onego obed mabith e sano saa saa mitime tijni. Kendo, mondo mii obed, mondo mi chok yier rombo maber, onego obed gi rapedha kata ogunia maduong' miketo gi e kumoro achiel.